Awendi olekwaalei simooit notok yaait anyoru chito nekoaldeiwon anan ko chito netonondocheni dukeshe choto. Neityo anyun amwaite aleji makararan simooit nyu kotiengei ak kiit neya eng simooit nyu. Mara makasu kepirwo simooit mara matindoo network akagoite simoonoto kegerwo sigenai kele moyae simeennyu komie.

Yu ko siiro ole kialdoishen. Agere biik che terter; mi chito nelite rotonik en yu, mi chito netitindoi tuguk che oldoti, mi billboardishek. Nkoger, ko ole yamaat yutok. Agere dukoshek netindoi agot nebo Safaricom. Ak ogere garishek chechang' chemi taban taban. Olen biik chepo garishekchoto komii ko alisiei akichek.

Ni ko koitoo, betut neinyokerore chepto. Eng' kokwenyon anyun, kobwone gaa sandet chemoche chepto. Ago kobwaa keng'ololjin en koot. Yeityo ye kikoshin boisiek, kemut anyun chepto koger sanik. Yeityo anyun, keomis aketienso ak keboiboitu amun kakokoshin biik chebo komoswek oeng'.

Chu ko tarusiek tarusiek chu ko koba tumdo nebo kipkaa. Tumdo nebo kipkaa kelaji muiwek ak makatosiek. Chu anyun nguni ko betut ne kiamei suiyet kitieni akopka lagook bo kotieni yeityo kowektagei kora tumdo. Nguni anyun eng kokwenyon kebendi chebo kanisa ak gebendii kora chebo kipkaa.

Ye itinye chepkoondok eng account neng'ng nebo paypal. Konyaluu anyun itindei account age nemo bo paypal mara nebo equity nda ko nebo KCB nda ko nebo Cop-bank. Ilinken anyun paypal ak account neng'ung' korok i withrawen chepkondok choto kopwa account nebo nguni KCB nda equity nda ko access bank. Simuch anyun icheru robini choto eng account noto ng'ung anyun si kopwa simooit anan inemu eng counter nebo benkitnoto.

Eng kenya kopedii biik chechang sipitalishek chebo serikali kosir chebo chii. Amuuni sipitalishekab serikali komakiliboni kiy eng oleoo tutikin komuch kemuch keliban chebo registration mara silling konom. Yeityo anyun kekonin kerichek eng buch kenyain eng buch. Lakini nebo chi kelibani kiy tukul ako kali missing sipitalishek chebo chii.

Ngaker pikchatini agere biik chemi class katebi chituguleng deskitnyi nelogin eng chi agetugul. Togu kole biichu komii yaei tiemutik ak agerei netononjini mitai neng''wai koribei amasokochor chito tuguk che kakikoch koyai. Nguni anyun kotesetai keyae tiemutik engyu.

Engyu kokanyiit Gladis Wanga kwanyoo tindoi ngoroik che nyenyalilen. Engyu anyun kokabanganiki wabunge eng meseet. Tebsot ako ng'alaldoos kopangani tetutik oletestatai emet nebo kenya.

Akere betut nobo kanaiset nebo technology, akere kakibun eCitizen kenoise biik akobo tuguk chetesetai ak tuguk che kinyorjinkei eng soet, akere biik anyun che kapka kabir lain anyun akichek kopka kokerchikei kit netesetai kobun eCitizen Kenya.

Ni ko kainasietab kocherunetab isurut nebo Kenya. Nii, keguren KRA ole kicherundoi isurut. Nguni anyun, igonu tuguk che kokatilin kobeek kenyit en kila arawetab lo. Yeityo anyun, kokaigu Compliant nebo KRA.

Kokwatik chechang kokobunei cholwokik kenyini kokwotich choto ko Mombasa Nairobi Kisii akot Eldoret. Kipingani icheget kikaba neranik barabara kopingan tesetab tuguk ak tesetab robinik che kigurei tax nda ko aisirut. Icheget kokikaesha akoba barabara akikon ng'emetab tuguk chechang'.

Kikotaret missing' benkitab simooit eng' kasari nguni komageiboti chepkondok chechang'. Kora eng' kasari nguni konyumnyum alishet ak aldaishet. Amwajuijineranik alejini koyai tuguk chekigure mobile banking. Notok ko benkitab simooit asokobit kotaretegei koiboot chepkondok eng simooit ng'wai. Kwalis eng oret ne nyumnyum ako kora kwaldais eng arot ne nyumnyum.

Ni ko mwalimu ak lagok cheineti. Nguni anyun, ole kiyoitoi boisioni eng kokwenyon, keyoe class. Ogere yu, ko class kotebi anyun mwalimu ak lagok moche kochoran icheget tuguk en kartasit neo. Eng' kokwenyon, keyoe kou nito. Bendi lagok ak mwalimu taban, akonam kochoran tuguk konetgei ichek ole kichorondoi.

Ogere muren oeng' kanam anyun kartasit neoo netindoi sirutikab ABCD. Mi lakwet ne chepto nekaking'wererji kosoman B. U kele bichu, ko sponsors chekabwaa sugulit ago nguni anyun, komii konetegei lagok kosoman asikigochi konunoik.

Eng logoiwekab ra kokamitoo ketesietab siasa. Kager ne ndojini ministry nebo health notok ko Aden Nduale kang'alali akobo kanyaik chemito oret chemito strike. Nguni ko kang'alaal akole inendet kowendii kosuluishani shideshek che tindoi daktariek ko maibata betushek tiptemu.

M-pesa ko kararn kosir lipanetab robinik. M-pesa ko meiboti robinik eng keut matos kechoreni. M-pesa kora liipani saait agetugul akot ndewendii kotinyoru nemachei iyaal ako mara kamii chepkondok gaa. Ko chito netindoi robinik eng m-pesa kolipani eng saat noto. Noto anyun amwae ale kararan m-pesa kosir lipanetab chepkondok.

Boishetab soeet nebo serikali ko e-citizen. e-citizen kotareti missing eng yaetab kasitab serkali ngamun e-citizen komuch konyor chito lesenishek chik eng' soeet. Kora komuch koltlchito passport kora komuch konyor Visa chebo East Africa kora kobun e-citizen.

Agerei kakisirwa tuguk chechang kosir chekoib. Kamachei iger komie tuguk chekoib ak tuguk chekesirwo eng kartsit. Asinetyo komagoi iyacha robinik chechang kosir tuguk chekoib. Ngeger tuwai kiro keger kele nee tuguchu kesirwa amuun agerei tuguk taman ako tuguk loo kityo chekoib.

Ni ko Huduma centre nemi Mogotio. Huduma Centre, kobendi biik asikonyorchigei toretet nebo tugukab serkali. Nguni anyun, ko Huduma centre nebo Mogotio, kokichopei en 2022/2023 agorook en 2023/2024. Nguni anyun, komuch konyor taretet biikab Mogotio kobun Huduma centre nebo Mogotio.0

Ng'omnatet nenyolu itindoi siyai boisioni, ko moche inetgei agobo konyoisetab konyeek. Koraa, ko moche itindoi ng'amnatet ne imuch ing'ololji biik komie olon inyoii. Karik cheimuch itindoi, ko kiit nekililee konyeek neu non tindoi chicho eng' yon.

Chu ko biik chetiendos tiendo nebo kipgaa. Mi anyun chi Muren, nekanyokotienio tugul ako matindoi inendet ngoroik chuto bo kipgaa. Bo komonut keyai boisioni asikineet biik agobo biitosiekyok asikonai biik kole kiteptoi ano eng' kokwenyon. Nguni anyun, konyolu ketestai kineet akineet lagok agobo tienwogikab kipgaa.

Kendeni chepkondok kopa m-pesa ko kit nekorom ko kotomoinai namet ng'ung anda ko nambet nemachei indanaji m-pesa komuch kopa rabinik simooitab chito age. En yoto anyun konyalu konam chito namet neindeni chepkondok m-pesa. Asimabiit konyor shidet nebo robinik kobetyo kopa simooitab chito age

Ni ko Passport. Passport, keboisyen kebaa emotinwek alak. Kometindoi passport ini, komeimuch iwe emet age. Nguni anyun, icheng'e passport kotomo inam bandang'ung' iwe emet age. Passport imuch inyoru en E-Citizen anan iwe Huduma Centre asinyoru Passport. En Passport, konyolu itindoi Birth Certificate ak itindoi koraa ID anan ko kipandet sikomuch kekonin Passport.

Ni ko lipanet keboisien simet eng' benkitab KCB. Ye iwe anyun benkitab KCB eng' lipanetab simoit, iyote pechit nekainde PIN Number nen'ung'. Iyaat pechit nemong'u neunii kemuuch keyoun anyun huduma nekemoche. Ngimoche ial credit, ngimoche iyokte chepkondok, ngimoche ial token, ngimoche icheruu chepkondok tugul inyoru en simoitng'ung' kobun benkitab KCB.

Ni ko Logo neboo Boresha Sacco. Boresha Sacco ko agenge eng' sacco chemi Kenya. Che konoren biik chepkondokwak. Membaek cheboo sacco inoto kokonoren chepkondok koraa, ko some chepkondok koraa, ko chepkondok che kekonor koiitos en kila kenyit ak kekonin chepkondok che koiiyo. Nguni anyun, ko imuch amwochi neranek ole kochut saccoishek alak tugul. Ma lazima koik Boresha inegei, chang' sacco chemi kochut chito sacco asikonyorjigei keljin.

Ni ko logo nebo Boresha Sacco, Boreshas Sacco ko akenge nebo Sacco chemi emetab Kenya, konore biik chepkondok Sacco ako some biik chepkondok eng Sacco kora, ako kora koitos chepkondok che kakikonor eng Sacco, kararan kot mising kekonore chepkondok Sacco.

Ni ko carditab NSSF.NSSF, ko rabinik cheikonorjinigei kotaimining', kotaimuchi iyai kazit. Ko konorun serkali yeiit kenyishek chepo retire anyun, konetegei kenyishek konom ak muut akolany imuch icheru rabinik choto. Nguni ni ko cardit nebo chito, tindoi nambaitab NSSF ne nenyin inegei ak tuguk cheiboru kole bo ng'o cardit nito.

Yamachei ayakyi biikab kaa rabinik awendi benkitab simooit. Yeityo ayakyigei robini chatok kopkwa m-pesa kong'etee account nebo bank. Yebwa m-pesa anyun amuuch ayokto kopa oliamache kopa eng biikab gaa anan ayokyi sigiikjug anan kochekitupje ayaktae m-pesa.

Ialdae siling ata njirenik chu itindoii? Aaldae siling konom agenge. Ngomii barak missing bei ng'ung'. Ni chuchukwa kitigin agot koek siling artem. Ngamuu matinye rani chepkondik cheyomotin. Ndekonuneno siling artam amwae kongoi mising.

Iyamune, kameje aal chumbik. Tos ialdaee siling ata chumbik? Amachei aal chechang' amun awendi aaldaii. Ara ialdaee siling ata chumbik eng sajetishek chebo siling ata?

Kikobetos chepkondokyuk eng' simeet. Kyamejei aliponis eng duket. Ayakte nambet akochili nambet agenge. Kokingoyaak kounoto anyun ager kakoba chepkondok chito age neter ne manekamejei alipan. Kiabirji anyun safaricom customer care *100 ageng'alajine komuch kowekwo rabinik chuk. Kiabaibaitu kot mising.

Karibu customer, ooldoi carditab Airtel. Omoche ooldoun carditab Airtel. Kwanza raini kotindoi offer chekororon missing. Ngooldoun carditab Airtel eng' siling' bokool, kotindoi credit eng' oriit chepo siling' konom. U kele kooldounen siling' konom kityo, akaregistanun akochopun koyai kazit nguni lainda notong'ung' bo Airtel.

Benkishekab keny, kokimokotindoi benkishekab simoit. Nguni, ki agoi iwe benkit ilany garit ana ibun keldo asinyoru keyoun tuguk chekemoche benkit. Benkishekab raini anyun koter. Nguni komi benkishekab simoit en kila benki. Ngimoche keyaun kiy age tugul, iyoe en simoitng'ung'. Imoche itep chepkondok che kong'et en benking'ung' iyoe en simoitng'ung'. Ki ko nyumnyumit kot missing, benkishekab kasari kosir chekibo keny.

Ni ko notitab bitonin nekikuren Dollar. Eng' kasar, ko kokorek olietab rabiani bo bitonin. Kiagolany kot koit bokool agenge ak artam. Nguni ogere kogochuch kot kokoit bokool agenge ak tiptem ak sokool. Ogere ole, tesetai kochuchuji kimnatetab rabiani bo bitonin.

Kanyo yu ariplesen laindanyu nebo safaricom. Kokichorena simeet amuut eng town. Nguni anyu komatinye simet amatinye lainda. Ara kanyoo itaretoo areplasen simeet simcard. Ag'nii anyun kibandenyu iriplesenwo anyun simcard.

Ialdae siling ata kweuinik chu, kele ialdae siling konom achaaginye cham aale eng gikomba siling sosom kamache anyun ialdawa ane bei notok siling sosom kamun agere ale ialdae beit nemi barak kot miising, gaigai aldauneno eng beit notok cham aale nebo siling sosom

Ngimache chito kosam chepkondok eng bankit , ko tos bankit ngiro nekaitai chepkondok nyumnuymindo akotos bankit ingiro neyache chepkondok chemi nguny eng rabinik chekakonin ka tebe ale tos u ne bankisek tos terter bankisek neikaitai enchegergei kamache akot ane asachomsomchikei robia eng bankisek

Yaamache asom chepkondok chebo mungaret asome banki amunee amunii eng bankit isome kekonik chepkondok ingaraka kaamun ing mungaret komache chepkondok chekikonun araka eng SACCO komuch koip kasar sikopit kekonin chepkondok ako nguno imache inam mungaret ngung so kaikai isom chepkondok eng bankit

hallo iyamune kioek kasar amakituye kakase kabisa takiam lokoy akinye raini ne nikale kany abirun eeh amunee lakok kuk? eeh ang kasit koune? Itesestai komnye? akot ak achek eng yu ketesetai komnye kokoechekitu lakok chu akichek pendi sukul kasome anyun siketuiye eng ole maloo asikekatkei komnye kongoi.

Kasame nyoetab kat ngamun kapir simoit eng sait ab kasit. Kapirchini mamanyun simeet, kanganyone subui kamagogaran bortonyin. Ineni kale inapirchi simet agot kandan kami kasit agasen inne ngotko kagomieit borto anan kakwo sipitali. Magetyini besio apire simoit eng saitab kasit.

Chu ko bikap benki chekaba kokwet kokachi bik account number chebo kokwenwa. Eng kokwenyo anyun kobwane eng kasar benkishek cheterter kokach bik chemakchinkei account number chebo benkinoto. Minei anyun bik lain kou yeikere, akosirgei, kosir kainautikwak ak kibandenwa, korok ketilchi ichek kadit yeityo anyun ko tun keibchi kaditnwa sikonam kotai benkinoto

Kokwet nenegit ak townisek cheechen ne kararan eng mungaret ngaamun chang piik chemenye olotok kochang piik chealishe akichek ing piik chemenye olotok, Ngiimache itau mungaret iwe ole negit ak tounisek cheechen cheu Nairobi, Eldoret, Nakuru, Kisumu inekiti yotok kowendi barak mungaret ngung.

Hello Customer care simoit ninyu kokakoima kot miising ameche kochop kochut internet ngaande internet ko mamii ki nebioruu lechonu internet anan mamii internet kasame anyun ichopwa ngaamun kaatyem kongete amut akoy raini kotom koyan kochut internet taku ole mii shida simoit nyu ngaamun machame kochut internet

Yu ko kap safaricom customer care .Yu iwendi yeitinye shida aketugul eng somoing'ung nebo safaricom. Ngokebet laindang'ung iwendi bikeriplesenun anan ngitinye tebut aketugul akobo safaricom line iwendi yundo nyiketoretin, amun, icheket ko duket neo nebo kap safaricon.

Kele imache chekoab brookside ara ngwaatar aaldai mi kora anyun cheko alak che kararan chealdai chekoab KCC mi kora chebo Kinangop mi kora chebo fresha muuch ichengee chutok cheko akopiilu akiger ile kergei cheechutok ak kwanyiny kora chechutok aaldai kou chegoab brookside

Kiit nekorom kechengee rabinik chekisome ko kecheng robininik cheisut tutukin kora kokecheng ole konu rabinik ing kasarta nenwach nemaisome rabinik akokur koekeny sikekonin kora ichenge ole konin robinik ako mamache tuguk chechang cheu guaranters chechang notok anyun koribe piik chechang konyor chepkondok ing kasarta nebo araka

Akere kamet nemi kaa. Mi sang anyun katebi kamani ak lakokchi aeng. Akere ale ineti koitis akoneti nguni tuwai lakokchi aeng. Mi ake anyun nekanam ketik cheibiru kole ata, iiti akoi mut ako katebi anyun eng urwo sang.

Kaal chekoab KCC chebo siling konom akere ale kewekwa siling pokol angwan eng siling pokol muut chekakonin ngaker kokeyacha siling pokol eng chekoab siling konom kasame anyun iwekwa siling konom asikochutkei anyun robinik chekaale koek siling konom ing chek akgnge.

Yaamache ataben bankit nyu awendi bankit nelekiteno ngaamun maamuch apirchi chito kokerwa robinik kila kasar nemache aker muuch awa ngaamu maloo bankit nelekiteno abune keldo akait bankit notok lekiteno ndikaloo ndaamuch apirta simoit ngo aamun lekit abune geldo nyun akoba gerchikei kiit negaachache eng bankiit

Bo komanut ketindoi huduma center eng kokwet, nga amun tuguk chechang kenyorchninkei eng huduma center nguni anyun koendi chito kocheng'chi lakwenyi birth certificate eng' huduma center Kora, nangobet chito kibandenyi koendi huduma center nenekit akekoch kibandet ake, ak tuguk alak cheterter chekonu serikali konyorchigei chito eng huduma center

Sipitalishek ap kokwet kasari ko kigindechi WIFI. Imuchi konam kiit nebo chokinet eng email. Koraa, kepirchin simoit sipitalishek chotok bo kokwet ago nam kit haraka en chokinet. Ki ko nyumnyumit kasit eng' sipitalishek ngamu kikoit simoishek ak kikoit kompyuta.

Akere bik somok, kwany'ik aeng ak muren akenge. Bichu anyun kong'alaldos ako kakokashin. Ngaker kokabwa bichu aeng'u , muren ak kwony kosom chepkondok, ako nguni ko kwondo nin ake ikotishe, ko inendet netononjin benkit, ako nguni ko kakokashin kole ikochin rabinik. Akere kakonyit fomishek ing meset ak kakokatkei.

Kiagonyonei customayat age kitindoi chepkondok chechang' kot mising eng' eunyi. Kiamchei konde benki chepkondo choto kole kaaldaee tuga. Kiamuj anyun atoret chichoto ayatji mobile banking akaleji yemachei kwalda tennyi kolech chito nealei tennyi koyakji robinik eng simooit. Akong'et inendet koyaak robinikchi kopa benkitab simooit. Kiwalaak kabisa ngamuu kiager kabaibait chichoto komiee.

Kanyoo chokoning'wong' bo ngoroik. Achenginii cheptanyun marindet. Komoche iborwon lainda nekinyorjin marindok ap tipiik chebo kenyishek somok. Tos imutaa lainatak ii? Ngamu kowee round ak round ago mamuch anyoru.

Eng' kokwenyon komii tiong'ik chechang chepo timin. Ago nguni kikechop wayat ap stimet ne kertoi tiong'ikab timin asimabwaa mbarenikab biik asimaimuch kwamenech kiyagiik. Kikotoretech kot missing Kenya wildlife kin konde wayandanotok mosiru tiong'ikab timin.

yu ko olikialdae nguroik chekikelach chekikure mitumba akere bik chechang chekairuruchkei kokwei ngureik chechamei. Bo komanut keyai mung'arani nga amune? Bik chechang komamuch koal ngoriet nelel, bik chechang kobendi koale ngoreik chekikelach akikotoret bik chechang eng kokwet nguroichuto kikelach chikekure mutumba

Yu ko Kabarak university. Akere bik chekanyokosirgei konam sukul. Mi bik anyun chesirei bik eng komasin lazima ko mwalimoinik, ako chemi ng'echerokab komasi ko lakok chekanyokosirgei konam sukulit. Nguni anyun ko yekakosirgei chito koek mwanafunzi nda koek lakwetab sukulitab Kabarak university

Chu ko kanetisiet chebo suputali che kagiip kobwa kokwet. Agere kora ale mi kiloit ne togoi kepimaneigei. Kagipwa anyun kengalalji agenet kwonyik eng kaa. Bo kamanut boisioni sigomuch keityi kwonyik che maimimuch kopa supitali. Kemimuch kenyor kwonyik chechang ak kinet agobo oleriptoi ge, oleriptoi lagok, olepoitoi koinyin chito.. Bo kamanut mising keba agoi kokwet beginet bik agobo supitalisiek.